Atige kũhanda mahuti ta thara, aingĩre ũrĩmi-inĩ wa nyeki ĩrĩa ekũhanda hĩndĩ ĩrĩa nginya kwĩna riũa. Nyeki ĩkwĩhota kũĩhũga maũru marĩa mokanaga na hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na irio yani hĩndĩ ya nga’ragu. Kaũndũ kau kangĩ angĩka no atuage mahuti aka momĩthia aka maiga, nĩgetha ahotage gũtukania nyeki ĩrĩa ara handa mũgũnda na mahuti mau, na nĩgetha ahote gwĩtiria ng’aragu hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na irio.

Irio ici cia thamaki iria ithondekagwo kumana na indo ta mbembe icio irio cikoragwo ci mbereti, icio nĩiteithagĩrĩria thamaki ĩgakũra ĩna ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa ũbatiĩ, na ningĩ ũngĩmĩhe tũnyamũ tũtũ tũnini nyamũ ta millipede cio tũu tũmĩmerera tũnini no ĩteithie thamaki ĩyo kũgĩa na, maũndũ maingĩ marĩa ĩkũmĩteithia ĩgĩkũra ningĩ nĩkuongerera, hinya mwĩrĩ-inĩ wacio na cigakũra ũrĩa cibatiĩ

Kaũndũ ka mbere wambaga ũgacithambia, arabu ũka ũgaciĩkĩra thabũriainĩ theru. Kaũndũ kau kangĩ ũgakia mwaki, arabu ũkongerera thaburiinĩ ĩyo waciĩkĩra maĩ, nĩgetha ihote gũtherũka thiĩnĩ wa mwaki ũrĩa wekĩra, ningĩ ũgacikũnĩka, cikanina ta ndagĩka twenty nginya ta ndagĩka thirty nĩguo ci cihote wa kũhĩa, wega, na ningĩ ciarĩkia mũndũ no a athondeke irio tu, ũcikarange na nyanya na gĩtũngũrũ na maguta, nĩgetha citũike cia kũrĩanĩrwo na mũcere kana ngima.

Hũthagĩra macini cia kũrĩhĩra na ũndũ ũmwe ũtũmaga hũthĩre cia kũrĩhĩra nĩ tondũ nĩcio cĩrũtaga wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire macini ĩyo nĩ ĩhotithagia mũndũ kũona marũa mau ma kũngania igoti na ihenya na mũndũ agakorwo ndanateanga mathaa arĩte raini handũ ,kaũndũ kau kangĩ nĩ ĩtũmaga mũndũ athiĩ akĩmenyaga kaũndũ wenda gwĩkĩrio ũndũ ndĩoyaga Time yaku nyingi ndũrabatara kũhũthira mathaa makũ maingĩ ũgĩetererera nĩgũo ũhũthĩre macini ĩyo nĩ ĩrũtaga wĩra na ihenya.

Rũrenda rũrũ nĩ mũndũ arenda kũhũthĩra no ndakĩtie netiwaki yake, kana ndarĩ na connection njega thĩĩniĩ wa thimũ yake, no ahũthĩre maũndũ ngũrani nĩgetha ahote kũmĩhũthĩra. Haha nĩtũrona nĩerĩtũo no ahũthĩre cable nĩgetha ahote kũhũthĩra netiwaki kana ekĩre router -ini kana a connect kwĩ WIFI.